Aneno diek, aneno karot, aneno kabich, aneno watermelon, aneno lum, aneno lo, aneno kube, aneno sufuria, then aneno carrots, aneno kabich, to gi gik ma diek chamo. Mago e gik ma kelonwa.

Aneno gari, aneno dhano, then aneno oduma, aneno sky bor mar polo, aneno oduma kendo, aneno gari, aneno lo, aneno lum, aneno yiende e bungu, then aneno gode, then aneno sky.

Gimabiro e pacha ma an kaneno tijni. Ma en tij osuptal, odhi opim ng'at manigi tuoche koro oyude ka level mare ng'eny. Ma pimo ubongo yani brain, opimo ubongo mar ng'ato mondo ong'e kaka chal kata ringruok mar remo kaka remo ringo e dende no te koro mae en opimo dende.

Gima bire pacha, ma en pesa ma ji tiyogo e sim. En kaka ginyalo oro pesa ne ng'ato ka ng'ato kata ka ginyalo oro penge e pinje maoko. Ni kata ka ginyalo oro ne ng'ato ka ng'ato, kata one person to another. Ma gima bire pacha en ma pesa, pesa ma ji tiyogo. Kaka ji tiyo gi pesa, level kaka ji tiyo gi pesa e higa ka higa kate dwe ka dwe.

Gima timore kae, ma app mar e-Citizen. Koro mae ng'ato temo ma kaka inyalo log in mondo iyud details mari mondi ne ka in e-Citizen. Ma e-Citizen ma kata gari inyalo gachi kolal tiketo ID mari kanyo tinyalo yude. Koro ma app mar e-Citizen ng'ato tem log in. Koro oketo ID ne mare kata email kaso keto paswad to o sain in, toyudo details.

Gima timore kae, ma app mar e-Citizen. To koro ng'ani oketo details mage mondo o log in e app mar e-Citizen mondo oyud akaont mare. Koro e-Citizen no kanyo e kuminyalo details ni kaka for example inyaketo gachi kanyo gi number plate ne kanyo. Koro kata ka gari olal, ti kidhi e app no ki sach e number plate tinyalo yude kanyo.

Gige tich midwaro e tijni gin pesa, simu kod network. To ng'eyo moro madwaro mondo tijni otimre makare, ma dwaro ni ibed gi experience mar ng'at mong'eyo simu ahinya mong'eyo kata kaka transaction timore .Kata kidwa oro ne ng'ato pesa nyaka ing'e kaka timre, kidwa oro pesa koa, from one, kowuok kuom ng'at achiel nyaka ng'at machielo.

Gima biro e pacha ,ma koro en akaunt mar eCitizen. eCitizen koro ng'ani ose log in koro odwaro ngiyo details mage kanyo kaka ID mare kar kanyo kata ka o register e sirkal koro ma app mar eCitizen mabiro e pacha

Gima natimo ma napuonjora ga riembo ndiga. Ndika inyalo puonjori riembo chon kitaye ,itaye, itaye. Mokuongo nataye, ataye then bang'e anyono pedal achiel asuora go ,asuora go, asuora go then kasesuora then seche moko anyalo idho wiye kanyo apuonjora, seche moko inya lwar mihinyre matek, koro kisehinyri be ing'iyo ang'iya koro ipuonjori pile ka pile, pile ka pile then bang'e nabiro kafwenyo ni kare ange riembo ndiga anya idho malo kanyo mahi distance mabor kata inyalo ora go omo chak and then iduogo gi chak kiriembo mos mana ka isepuonjori ngeyo riembo

Gik makelo mor gin kaka town madongo dogo go ,aneno taya, aneno gorofa mabocho bocho bocho go, buildings madongo dongo. Aneno ndara, aneno geche then kingiyo bathe koni aneno pembe mag ndovu mago kelo mor. Aneno geche aneno sky, aneno poll mar stima ,ineno yiende, ineno ndiga, geche be nikanyo, gigo tee kelo mor. Aneno nyaka sky, aneno nyaka building marachar, nyaka town, roundabout, yoo ariyo, lam

Jok maneno ka gn jotelo madongo dongo. Jotelo gi nikod nengo nikech gidhi ga e parliament kata e court mondo giwach achiel ariyo machando dhano kata makelo dongruok kata makelo chandruok mondo giger go piny mar Kenya. Kata seche moko wach meke skul gi nyalo kelo tabu and then gidhi e parliament then gi discuss weche moko achiel ariyo adek

Tijni nikod nengo nikech ma to SHA, ma SHA mar sirkal. Koro dhano biro to register e SHA kise register to nitie chudo ibiro nyisi kanyo pesa ma ichulo dwe kata kidhi koro mka idhi e osiptal then koro ok ichul bill mar osipta, lkoro sirkal ema chulo bills go. Koro ibiro koniga nichulo pile kata dwe ka dwe SHA no. Koro imiyi kad no kata ID mare koro kata kidhi e osiptal moro amora koro ithiedhi athiedha nono.

Ng'at mangeyo kae n jatelo ,jatelo mobiro e parliament mondo gi discuss kata gibire meeting mondo gi discuss. Jogi discuss weche machando oganda kata makelo dongruok e piny kata makelo dongruok e gweng. Koro gibiro gi discuss mondo gikel paro achiel mondo gikel dongruok

Tijni ahero nikech mae tich makelo mor ne oganda. Tijni ma kata inyalo dhi e arus inyalo moro oganda, iketo gima funny, imiyo gi funs koro oganda mor kagibiro e familia ni kata ka gibiro e sherehe. koro ikelo ,gini ber nikech okelo mor

Jok mangeyo ka ,magi aneno deye machon, gi kwara machon. Jogi nikod nengo nikech jogi nyalo puonji puonj kata ka, awach ka in kijana, inyalo puonji, jogi nigi puonj maber e familia kata e anyuola. Koro jogi nikod nengo e familia nikech gipuonjo puonj maber kendo gipuono puonj maber makonyo nyithindo kata familia moro achiel

Ma en tich mar pono apilo. Pono apilo kaka itimo e aluorana en ni kaka tijni inyalo dhi tipidhogi mangeny e puodho kisepidho then iwegi gichiek, gidongo, ka gisedongo, ikuo gi gi yath mondo mi ka fruits gi go odong madongo madongo madongo koro iketo gi yath then kiseketo then imiyogi muda maber, muda maber then kane oseromo then idhi adhiya e puodho then iponogi ,iponogi ,iponogi ,iponogi titero gi e chiro iuso gi ne oganda

Tijni mondo ngato otim onego odhi e skul mondo otiegre, koro tijni kidwa timo maber tidhiye e skul, idhiye driving school to japuonj puonji driving kaka traffic rules, traffic rules mondo mi opuonjre maber koro odhi e skul kae o learn, kose learn maber then odhie road test gi japuonj no then o teste kabe ober, kose test then oriembo oriembo oriembo, kosetiegore maber then imiye tijno todhi

Tijni ber miyudo kata awach ni mano ngat matiyo e laptop koro kotiuyo e laptop onyalo yudo online business. Online business chudo maber kendo onyalo yudo yuto maber moloyo mangeny mondo otiegre koda okonyre go e familia ne kata okonyre go kata ka en nyathi skul tonyalo konyore go kotiyo online business

Tijni mondo ngato onge maber, tijni onyaka ngato onego onge ohala. Onego osom business, onego osom agriculture ,onego osom kaka iuso nengo mag gik moko, onego obed ngatma pache ler mongeyo duoko change mongeyo tiyo gi customers, kata mongeyo wuoyo gi customers mondo customers onyiewe

Tijni mondo ng'ato otim tijni, ng'ato ka ng'ato nyaka obed ng'at ma ong'eyo wuoyo gi kastoma, nyaka obed ng'atma ber ngat manigi discipline kendo ong'e luoko gari maber.Ng'at monge luoko maber ma ka oluoko ne ng'ato kawuono kendo kiny kata ka ng'ano ng'iyo gacheni toneno ka gacheni ber kendo nyalo luongo ng'at machielo kendo luongo ne customers. Koro ngani owinjo obed ng'ama luoko ne jii maber kabisa, maber kabisa, moluok maler, moluok maler kendo onego obed gi masin gi pressure pump to gi pii

Mondo mi ng'ato otim tijni ng'ani nyaka bed gi simu kendo ng'ani obed ng'ama ongeyo IT, obed ng'atma ong'eyo information technology. kendo obed ng'atma ongeyo transaction monyalo oro pesa from one person to the other bila maok ooro ne ng'ato e wrong number. Koro nyaka obed gi simu, nyaka obed gi network, nyaka obed gi line kendo nyaka obed gi pesa e Mpesa mare mondo mi kata ka odwa oro ne ngato pesa tongeyo mondo oorne ngano pesa maber e yo makare